ore enkinyiang'a esimu enkinyiang'a olduka ashu nibaya oltung'ani olopeny alo ainyiang naa karrep nanu enkinyiang'a olduka ena nalo oltung'ani openy abaya nelo alo ainyiang'isho amu ore teninyiang'isho tesimu naa kelelek kiyakini entoki duo neme ninye iyieu ashua kelelek kiyakini entoki torronok ashua kelelek kiyakini entoki sapuk teyie ashu kiti teyie neeyiolo peelo olopeny alo ainyiang naa inakata etumoki oltung'ani atishilu entoki sidai entoki naitiship ninye neeku kisidai enkinyiang'a olduka nilo oltung'ani ainyiang'aki koon intokitin openy.

ore inkilani emutumba tosupuko ore eninyiang'unyieki naa intaoni ake amu ore iltung'anak kulo le biashara loo nkilanik naa inkilani emutumba epuo ayau neponu amirr amu ninche nalelek naa ninche sii nainyiang'unoyu enaake naa ninche naidim aishoo sininche faida neeku ninye naitasieku faida neeku ninche epuo ilamirak loonkilani pooki apuo ayau nepou aamiraki iltung'anak tolosho ashu toladuo te town.

ore nanu naa kanyorr enkinyiang'a nalo oltung'ani olduka openy nelo ainyiang'aki koon intokitin alang enesimu amu ore enesimu naa kelelek kilej oltung'ani tesimu yiolo piindip atalaa entoki nerr esimu ashu nemeyau enaduo toki ashu eeku entoki tofauti wenaduo niyieu iyie oltung'ani ashu enaduo ninyiang'ua neeku ore tenelo olopeny olduka naa inakata esidai amu ketumoki oltung'ani ahomo ategelu intokitin sidain negelaki kewon entoki sidai neeku karrep nanu enkinyiang'a olduka nalo oltung'ani openy alang enesimu.

ore tusupulo lang ewueji ninyiang'unyieki inkilani emutumba naa intaoni kuna taoni sapukin ashu intaoni akentae nataaniki intae amu ore inkilani emutumba naaketumoi tosupuko oleng emu ninche nalelek ninche einyiang'u irparakuo enaake ninche sii naatumoyu te bei sidai neeku ore inkilani emutumba kemirr irparakuo irkumok amu kelo oltung'ani osokoni nelo ayau nelotu amirr naa kesioki sii aishaa neeku ore inkilani emutumba kajo ake nanu peemiri ashu isidain tenemiri amu kisho iltung'anak asioki faida naa ntokitin sii naasishoreki.

te iltung'anak loinyiang'u ilolan eniko naa kebaiki oltung'ani olola lenye enaa kengaji duo etipika ashua enaa kolduka nigerr enkarrna nepik intokitin enyenak aitobiraki niken enkutuk ning'uraki oltukutuk ashu engarri naya ang aitabaya ashua naya duo enaduo wueji neyaitai peyie etumoki atabai tesidai pimitoki intokitin aironya nimitoki intokitin amin ashu ntokitin apurrori tenkoitoi ashua ebaiki oltung'ani nisiapirrd ilolan lenyenak neeku ore ilolan kifaa petii ewueji nebo neyeni inkutukie niger inkarrn peetumoki oltukutuk atanapa aitobiraki.

ore ingolikinot naipirrta iropiyiani naatum iltung'anak tenkop ang naa ore iropiyiani neme entoki natumoyu enaake ashua ore oltung'ani pookin lemees esiai nemetum neeku kelelek naaji interu biashara neeku miata iropiyiani tenkarake ingira aitumia vibaya neeku ore iropiyiani keyieu naa enitum oltung'ani nisef iropiyiani inonok neeku ropiyiani e biashara ake ingira aitamanaa yiolo piitum faida nisudoo ashu ipik account ashu ipik mpesa ashu ipik mshwari peyie kisaidia taisere enkolong ninyamal

ore intokitin nifaa niyiolou oltung'ani ingira awosh esiana oontokitin niyieu naa ing'as ayiolou iropiyiani ajo kebaa iropiyiani niata amaa kuna ropiyiani kitosha kuna tokitin pookin nayieu yiolo peemitosha ninyiang'u inaduo tokitin e faida ashu inaduo tokitin e maana oleng nipal inaduo neme ine maana peyie etumoki iropiyiani ashu piitumoki siiyie oltung'ani aisaidikai neeku ore teniyieu entoki niyieu nemebaiki iropiyiani ninyiang'u enaduo toki important ashu enaduo toki sidai oleng alang inkulie pookin.

ore inkoitoi nisuj piilak tikit tengarri ashu te mpesa ashu te pochi naa ing'as oltung'ani ayiolou ajo kanyioo elaki ena garri ashu kanyio italaku engarri mpaka enaduo wueji niloito ore piidol ajo kanyioo italaku nitumoki aishoo aikilikuanu tenaa ke mpesa epiki iropiyiani tenaa ke cash tenaa ke pochi ashu tenaa send money nitumoki oltung'ani atayiolo peyie milo ake airriwaa iropiyiani apik ewueji torronok nikipikakini inamba nipik enaduo naduo ropiyiani naifaa nilak nipik pin ino yiolo piindip nelotu or message nintoduaya.

ore ilolan loinyiang'uni oleng tenkop ang naa mpuka, enkurma, irpayek, mpoosho inkuashen irnyanya inkitunguuni amu ninche ntokitin natumoyu enaake sukarini irmusheleni ee olturungini ninche ntokitin naatumoyu enaake temurua ashua ninche ntokitin enaake naanyai ashu naitumiay toonkang'itie neeku ina peya yiolo ilolan naa ninche ntokitin naitumiay ashu nayai inkang'itie kila enaake enkolong osokoni.

ore paayioloti oleng airtel alang mpesa ashu alang safaricom naa ore airtel ashu ore safaricom naa ashu mpesa naa entoki natumoyu enaake entoki naata networks kumok ashu entoki naibung network toowuejitin kumok eeta irbustani lenye ore sii safaricom naa entoki naitumiaki tenkata naado neeku ki trust iltung'anak kumok alang airtel ore airtel nemeeta eh airtel services kumok meeta enitaas irkastomani kumok neeku ore airtel kifaa pii improve services enye nepik irbustani wuejitin pookin neetumoyu tenkantri ashu ntokitin pookin neetumoyu toomuruain peetumoki sininche anoto irkastomani anaa mpesa ashu anaa safaricom.

ore eninkunaa iropiyiani, iltung'anak lotii kisumu ashu iltung'anak lotii ina murua ekisumu naa teniyieu naaji nirewaki oltung'ani lotii kisumu iropiyiani naa inamba ake ipik ilo nikipikakini iropiyiani mpesa nipik inamba yiolo piikidipaki atipikaki iropiyiani mpesa ning'oru inaduo amba oladuo tung'ani ashua ning'oru inamba enyenak esimu naduo nairriwakini iropiyiani naduo active naasisho nirew arewaki ninye yiolo piirew nelotu or message ninkonfam enkarna yiolo paa ninye nirony naa ajo kifaa nirew ashua kifaa nepuo nena ropiyiani tesimu ino aapuo abaiki ilo tung'ani.

ore enkoitoi ebenki eh esimu netaa yioloti oleng tenkop pookin na ore peetonyorra ashu peeterrepa iltung'anak le kenya ena siai naa ore ena siai naa kelelek intelelaki isiaitin inonok teniu nintayu iropiyiani meelasima piintoki alo bank alo aitayu eh indim sii anoto iropiyiani ake inonok etii ake esimu ino ingira ake aton tiang neeku ore enoitoi nirasisha ntokitin pookin amu etaa ketmoyu intokitin teleleki etaa meeta transport nintumia alo aitai inkulie ropiyiani indim ake aitai iropiyiani inonok niasishore ake tesimu ake.

enkoitoi ebenki esimu netaa yioloti oleng naa kenyorri sii tolosho le kenya amu iraisisha ntokitin pookin meekire epuo iltung'anak aapuo bank aatoni niturraa isaai etaa indim ake oltung'ani aitai iropiyiani inonok tesimu ore sii enkoitoi e benki naa ninye enkoitoi nalelek natii iropiyiani inonok ashu natii iropiyiani inonok safe neeku yiolo iropiyiani inonok meeta oltung'ani loigusa ashu tenaa iyie ake loyiolo secrets inonok enaa pin e bank ashua pin esimu neeku yie ake lotumoki aeaksesa ashuaitayu iropiani inonok enkata pookin niyieu.

ore eninko tenirriwaa iropiyiani te fuliza ashu tenimiata iropiani te mpesa niu nirriwaa te fuliza naa lasima piiyiolo oltung'ani ajo kebaa fuliza nikinchori kebaa erishata ashu entoki nadung tenirew neeku ore fuliza naa iropiani siidain ashua entoki sidai naindim oltung'ani naikiokolea naaji miata mpisai neeku yiolo eninko enirewaki oltung'ani te fuliza ilo ake inewueji e send money yiolo piirew iropiyiani yiolo pemetii mpesa nikindairek ninche fuliza ajo iyieu nifuliza ashu miyieu ee nipik inaduo amba oladuo tung'ani nitumoki aterewa nena ropiyiani te fuliza.

ore eninko tenirriwaki mpesa iropiyiani naa ing'as alo eh, oladuo duka le mpesa yiolo piilo olduka le mpesa ninchooyo iropiyiani cash eh ninchooyo inamba esimu ninchooyo ID number ninchooyo inaduo ropiyiani esiana ajo kebaa iropiyiani naifaa nikipikakini ashu nepiki mpesa yiolo piikinchori nikinkilikuani ID nikinkilikuani inamba esimu nikinkilikuani amount nikitumokini atipikaki iropiyiani inonok pookin esimu naaduo nitejo ashu naduo siana niyieu.

ore eninko tenilak iropiyiani tenkoitoi e mpesa ashu tenkoitoi e paybill tikit engarri naa ing'as oltung'ani ajo kakwa ropiyiani ibaa ashu kebaa esiana naifaa nirriwaa enaduo garri ee yiolo tinakata nilo paybill nilo mpesa ee nigelu lipa na mpesa nilo paybill nipik account number nipik pin yiolo peelotu oladuo message nintoduaya ajo naa italaa engarri ashu eyawua or message oladuo loifaa nelak engarri.

ore eninko teniyieu nishum iropiyiani te mshwari naa ing'as aitobirr lock and account mshwari yiolo piintobirr ina account nailokieki iropiyiani eh, nipik iropiyiani mpesa yiolo piipik iropiyiani mpesa nilo enaduo wueji nigero send money kwa mshwari ashu tipika iropiyiani mshwari nipik nigelu ajo kebaa esiana ashu enkata niyieu nilok kuna ropiyiani ashua niyieu nirragie kuna ropiyiani te mshwari piindim aitumiyia peyie kisaidia toonkolong'i naaponu.

ore ingolikinot naimaa oltung'ani tenirriwaa iropiyiani tebenki apik mpesa naa kelelek aa yiolo meseji kelelek ishiliwa kelelek ipik mara mbili mara tatu nikinyialakino enaduo siai ashua kelelek sii naji intapong'oo iropiyiani nimaniki oltung'ani intapong'oyie iropiyiani nipik inamba nemifaa duo nipik nitum engolikinoto tinewueji ingira ashuku iropiyiani inaduo nirriwayie ainyialaki neeku ore tina oitoi keimaa iltung'anak ingolikinot kumok ashu ingolikinot sapuki egira airriwaa iropiyiani.